Gũcemania gwa ikundi, ciĩna mũtongoria, na andũ angĩ maumĩte kũndũ gũtiganĩte, nĩgũteithagia mũno mũndũ ũtarĩ na ũmenyo, agaco agatuĩka wa kũmenya ũndũ ũrĩa ũrathomithanio, kũhĩtũkĩra meciria tofauti kumanagia na andũ acio me gĩkundinĩ kĩu. O hau oho nĩho andũ macenjanagia meceiria, namagateithĩrĩrĩa ũrĩa ũtaramenya.

Ici nĩmũthemba wa njũgũ, iria itũmĩkaga kĩmũciinĩ, kana bamĩrĩinĩ, kana ndũrĩrĩ-inĩ ya ũgĩkũyũ. Harĩ irioinĩ citũ iria iteithagia mwĩrĩ, kũuhe hinya, ona ningĩ nĩ ihũthĩkaga mambũrainĩ ma rĩrĩa kwĩna anake arĩa marĩkĩtie kũrua, kana arĩa mararuire, irio ici nĩcio cihũthĩkaga kũ gũkimwo na magatuĩka a kũrĩa njũgũ ici. Kũrĩa ciĩna ũguni mwega wa mwĩrĩ.

Ũrĩithia wa ng'ondu nĩũrĩ ũguni kũrĩ mũrĩmi, nĩgũkorwo mũrĩmi o ndagĩka o yothe ena ng'ondu ta ici no anyite nendie ona ningĩ ng'ondu nĩihũthĩkaga gũ handũ ha gũ gũtwaruo cigathĩnjuo ta ũthoni nĩ ihũthikaga nĩithiaga igathĩnjuo, ona nĩ iteithagia mũrĩmi na kũmũhe thumu wa kũrĩma ma mabataro make ma mũciĩ.